Ore entoki nalotu idamunot ainei naa inkera oo sukulini naetuo aii shindana aar enkare. Ore loishinda naa kishori sawadi. Kisaidia ayau iltung'ana pookin tenebo.